Keishoo iltung`anak kumok siaitin amu ketobolokita ate biasharani, neiteleleka sii mpesa siai e biashara. Neitadoyio sii lomon le nkairuosho amu mopurroroyu shilingini natii mpesa tenaa esimu telelekunoto.

Pee etum irropiyiani enche aatubulu nisho ninche empaash. Metabaiki kiwango naidimi nisho safaricom ninche ilooni naidimie nilepunyie ibiasharani enye.

Asilimia oo iltung`anak eabaki ntomoni naudo naagira aitumia mpesa to losho lai. Kegira ninche aas nejia amu ore mpesa naa kelelek enkitumiyaroto, nisho ninche enkoitoi nanare pee eshum irropiyiani enye.

Kegira ntomonok ena murua aashipa oleng amu, kegirai ailepunyie ibiasharani enye aimu shilingini e WEF yaani Women Enterprise Funds.

Kegira oltung`ani aas e budget ee ropiyiani enyenak. Ore too nkalifuni oonom naatum, kore uni nepuo embata e sikarr, ore are o iip imiet nepuo ainyiang`u inamuka nelekakino nkalifuni artam o imiet.

Keitodolu enikunari nchilingini e Kenya o tenitemie nchilingini e kulie kuapi. Ore dollar nabo nemut ninye nchilingini iip nabo o artam oare e Kenya. Ore Eouropean Dollar nemut ninye nchilingi iip nabo o onom oare e Kenya, ore Japanese yen nabo nemut ninye nchilingini tomon e isiet e Kenya. Yiolo Singapore dollar nemu ninye nchilingini iip nabo o ile yiolo Australian dollar nemut ninye nchilingini ntomoni isiet o isiet nchilingini e Kenya.